Mũrũthi, hiti, ona ngarĩ, nĩcio nyamũ irĩa irĩaga nyamũ iriĩa ingĩ gũkũ Kenya. Nyamũ irĩa irĩagwo nĩ ta; thwariga, mbogo ona kana mahiũ marĩa ithuĩ ta andũ tuigaga mĩciĩ-inĩ iitũ, na nĩmo; ng'ombe, ona kana mbũri. Nyamũ ici nĩ ikoragwo na itemi rĩritũ harĩ kũiganania nyamũ ici. Ũũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũrũthi, ngarĩ, ona kana hiti cirakiumagara imathĩro-inĩ rĩao, cicemanie na thwarĩga ĩyo, mbogo ĩyo, ona kana mahiũ marĩa ithuĩ ta andũ tũrakĩiga mĩciĩ-inĩ iitũ, na nyamũ icio nĩ ngũrũ ona kana nĩ ndwaru. Kĩndũ gĩothe gĩkũrũ kana nĩ kĩrwaru, gĩtikoragwo na ũhoti wa gũkĩeherera ũgwati. Ũgakora atĩrĩrĩ, nyamũ icio nĩ ciatuĩka cia kũrĩo. Na ũrĩa irarĩo angĩkorwo ciuma nyingĩ gĩkundi-inĩ gĩa cio, ũgagĩkora nĩ cianyihanyihio, na ũguo nĩguo cikoragwo cia kũigananio. Oroho nyamũ ici ikĩrĩ na itemi rĩa kũiganania nyamũ ici rĩ, onacio nĩ igeragĩra maũndũ maritũ ta maya; rĩrĩa kwagĩa na ũgarũrũku wa rĩera, kwaura, kana kwara riũa nyamũ ici nĩ ikuaga nĩ ng'aragu nĩ tondũ, riumagarĩre rĩao rĩkoragwo rĩrĩ riritũ. Ona rĩrĩa andũ mamenya atĩ, nyamũ ici nĩ irarĩa mahiũ mao, ũkoraga atĩ, nĩmahĩtania nacio na nĩ ciatuĩka cia gũkĩũragwo.